Isapuk echipai ooleng aah tesiai amu oo ore ninye oltungani, otii esiai naa enchipai ake, amu mitoki aata golikinot nitoki aimaa aah tesiai etumoto oropiyiani. Naa ore doi oltungani oigero olimigero naa kepaasha doi lelo tunganak ooleng amu, enijo aingor oltungani lemeeta esiai na ki struggle ooleng ashu keima naaji golikinot, nyamalitin kumok oooleng, enyok ninye aingoru naduo ropiyiani. Kake ore oltungani oigero naaji aah matejo naaji tesirkali oo teda sirkali sapuk, naa kepaasha ooleng naa isapuk doi ninye enchipai sapuk ooleng amu, ore naaji ena keeta tokitin naayieu nelak nelak alaaki nkera enyena, school fees nelaaki ninye wekae ramatare enye ake ee auluo naa isapuk enaduo shipai, amu ee keleku ninye baa neleleku si maisha, keaku ore naduo tokitin niasita naa yas niye teleleki oooleng. Naa ninye doi etoki etipat nikicho ninye enchipai te siai. Aa ore yata si ninche tokitin ya ang, ore oltungani oata orkasi naa nyangu nkishu inono ninyangu ntare, ore pee ilo ang ekata nita orusa ilo doi aingor napa tokitin inono ningor etoki ninaurikia etoki nitasotuo, nesapuku echipai ooleng amu ore pee nyangu nkishu inono kake noshi duo kishu aah dupas aa keji kuna sahiwal ooleng ashu kuna asho naanyokie ore pee inepu tolari nepiru doi tokitin oooleng. Naa ore doi ormaasani pee inepu tokitin enyena epir aa negira aramat esidai neishori doi ninye olchani naa ore pee iko naduoo tokitin enyena naa isidai echipai ooleng naa ining ake ajo kenyor oltau ooleng. Eeh ore si aitoki erh ore paa ena siai naji eramatare ino.

Aisapuk oleng' enchipai toltung'ani oata esiai enye, ashu toltung'ani pooki oigero, matejo ake iyie ninye te serkali ashu tenda serkali sapuk naa ai sapuk enchipai oleng'. Nabo, amu ore ninye oltung'ani otii esiai nepaasha oltung'ani lemeigero, um nchere taa ore oltung'ani oigero naa meata ake entoki naitoki atum nemeata entoki naa eidim naajinatalakinoyu oltung'ani, tengarake ninye esiai natii naa esiai neisulaki dei ninye esiai naa ta iropiani. Amu Kenya dei sii ninye oltung'ani naaji otiake esiai, kake Kore taa olmushara lenye meidim ninye oladuo tung'ani atudung'o entanai naib tenelakunye. Neaku ore oltung'ani oata esiai naa ekepaasha oleng' oltung'ani lemeata, amu eas elde tung'ani lemeata esiai e are ashu was ninye inkumok meidim oladuo tung'ani atalaa intokitin kumok naishaa duo nelaki naishaakino, matejo taa naji for example oltung'ani oata sipitali, bill e sipitali, nemetumoki atalaa terishata nanarikino, ore oladuo tung'ani oata esiai naa aisapuk enchipai oleng' amu, ore oltung'ani pooki oasisho naa elo naaji neinyangu inkishu teramatare enye ,naa aisapuk esiai oleng'. Naa ore ele tung'ani enkata nadumunye nelo aang', naa keidim ninye ashomo to lari neinepu naduo tokitin enyena meitobira opa naa aisidai oleng' naasapuku enchipai, ore pee einepu inkera enyena negira sii aitimizaki iyieunot pooki olmarei lenye naa intokitin Nena nidol.

Ore taa tenanu naa ore emali duo naisul oleng anyor naa kenyor ena ukuta natii ewaya ositima amu nchere ore ninye enawaya tenipik enkang ino naa ore ninye eseriani naa kengas ayau eseriani ormarei lino , ore ninye enkata nai nimitana olee tiang naa ore enawaya naa kisho ninye inkera inonok security amu mitoki aurisho nemeeta entoki naitoki agiru enaduo waya natii ositima , neku isidai naa ena neisulaki ninye oltungani oota imali amu ekiripoki inaduo mali nemeeta entoki nintoki aingash amu majo sii keeta oltungani oidim atogiru inawaya amu ore pimbung naa ketii shock . Maiba nai sinanu kuna tokitin kuna naika naibor amu ore entoki edukukuya naa pekingas aisho taaku kerere aamu kibala ajo ninye olchafu amu ore entoki pookin naibor naa mitoki aisudoo olchafu.

Ore taadi amu medup duo ilewa eyierare duo sanisana oleng amu ore dii ilewa nisulaki iloormasae naa ntomonok oshi nayiolo esiai eyiarare, kake tenijo naji asipu enadaa naa ore teningor oleng naa nkwashen naa ore enikoni teneyieri nkwashen naa idumu ake nkwashen nintuku , nigwet , ore pindip atagweta nidumu eilata enoshi toki naji orokio , nipik enkiti are , nintadoiki taa enkima , nintadoiki kuna kwashen nincho meteyiarata tiatua inailata , nincho eyiera ildaikani tikitam arashu salasini itegemea naa ajo kebaa kwashen niteyiera kake ore entoki muhimu naa kebaa eilata niyier nipik enaduo moti amu ore tenipik eilata kiti naa kelelek eiungua . Ore pidip atoyio , nelelek naji idungoki inkuti dania anaa jinger amu keetae sohi ntokitin nakus endaa ,ee ore peaku eoto nidumu naa naji nidungdung aitaa kutiti .

Eitu taa aikata aitumia ina mashini entukunyata oo ilkimojik, kake aishaakinore nena mashinini easishoreke too inkopisini e serkali amu aa sanasana inkopisini e serkali ilo ainepunye nena mashinini, naa ore too irishat pookin anaa too nkatitin pookin naa ilo oltung'ani intabayie naaji ilarin oobaya intomon o isiet, nenare naa naaji nilo adung' enkipande, naa ilo ore pee ibaya nena opisini ore pee inchooyo enooshi birth certificate, o nena ardasini naakeyie naayieuni, nekiyai taa ilkimojik teine wueji ajoki pee itukuny nena ardasini, neata orangi lekipikakini pitumoki naa aatau ilkimojik olio. Ore ena siai o isikarini, ore pee kimbung'i duo itaasa enkaruoisho duo kake esapuk e hali ya juu, naa kelo taa nekiyai ilkimojik, eo nekiyai ilkimojik teine wueji nitukuny metaa meata ewueji nintoki aalo. Ore sii aitoki sanisana pee ilo kuna kopisini , taata ake iyie kuna nailepa, naa ore pee ira olaasani leina kopis naa ilkimojik linono eyai, metaa ore pee ilotu eikeno enkopisi, naa olkimojino lino ake itukuny aa nibol enaduo opis, arashu ilo ninye arashu eata ai mashinini nilo abolu, nekipikakini metaa olkimojino lino ake eyai.

Ore torishat pookin ashu toonkatitin pookin naa kenare oltungani nisuj inkaik enyenak aa ore irubat pookin naaisho oleng naa noonkaik sanisana amu ore entoki pookin niyieu naa lasima peibaiki tenkaina ino , elelek aa ore enatoki nimbungita naa elelek etii oloirerio nelelek aa safi kake ore toorishat pookin naa ore entoki pookin narikito keyieu oltungani naa iya enkata ingira aituku inkaik

Ee ore entoki nataasa sirkali peshet iladuo tunganak taruosh netangasa sininye anyoraa ajo ore lelo tunganak taruoish ataas isiatin naas kuldo kulikae . Ee itengemea sininche ajo kebaa enyamali naata ashu entaruoisho , naata oladuoo tungani. Naa ore entoki natadua etaasa sirkali , nengasa aitayu ashuaa aas registration olelo tunganak pookin ,metaa ore iladuoo tunganak pookin tenira oltungani taruoish , naa lasima peyie kirigistaki tilo, tilo turur aa loltunganak taruosh. Aa metaa keetae aa ilomon linonok pookin ashuaa entoki pookin ino nikihusu tiatua enaduo enaduo register naata oladuo tunganak le sirkali . Metaa ore tenaa siatin, amu ore pilo aas registration, nilimu ajo kaa nyamali ashu kaa shida iyata , metaa ekiyiolou ajo itaa olengania oje ,neyioloi ajo kainyioo indim ataasa ashu kaa nyamali ninye eeta.

Aa kesipa nchere ajo kenare nitanak ntomonok inkera enye mpaka naji nebulu aitabaiki matejo naji ilapaitin ile. Kake ore naji ene tipat ashu embae neyieu nitukuji ntomonok ormaasae naa peepuo ntomonok aisho te sipitali, mitoki ntomonok ormaasae aisho te tiang amu ore tenkumoi naaa idol ake ajo ketii ntomonok neton apake eiki nkangitie naa kegol , imbae taa dii ina nagol oleng naa embae namakwa neisulaki taata tena rishata natiiki. Ee amu ore entomononi naisho tiang kelelek naji enyamalu arashu emwoyu enaduoo kerai arashu emwoyu dii ninye. Niaku ore ninye kwanza , ore penyamalu mitoki enaduoo tomononi arashu enaduoo kerai atum embaata asioki tesiokinoto, niaku itodolu ajo kegira apika maisha enye wenaduo kerai batisho oleng . Niaku kenare nitukuji ntomonok amu ore peepuo sipitali, naa inakata ninye eutari eniko pepuo aramat enaduo kerai ,neutari dii eniko tenelo aitubulu enaduo kerai . Nebulu enaduoo kerai aa sidai osesen , neeta dii ninye embaata, naaa inakata ninye eremi iloshi sintanoni pookin le chanjo pookin nesidanu enaduoo kerai. Niaku ore embae oleng naa teneisho inaduo tomonok te sipitali peyie elikini enikoni tenitubulu enaduo kerai, nebulu enkerai